Ma en pur manyasani kendo kaka aneneni, itiyo kod teknolojia manigi lony mamalo kendo kaneno kae japur nya nge'yo kata ni pi rom nade e yi lo, to kendo onyalo ngi'yo kata ni kor luasi kata kor yamo liet nitiere marom nade. Koro mae konye mondo opur e yo makare, to maendi pod inyalo med lony maneno ka, kendo gik ma inyalo med ka en ni inyalo tud gima waneno kae ni kata gi simu kokatho e ong'we yamo, ma koro gik machalo kaka ni to pi rom nade eyi lowo kata liet chal nade e kor luasi e kar kuma puoth japur nitieni koro magi japur nyayudo kata e yi simbe kata ka en mabor to onge'yo kaito koro oneno ni onyalo timo ango', be onyalo yudo kata e yi computer

Kaendi aneno sufuria maduong' maler kendo e yi sufuria kae bende aneno ochungu maduong', koro to chal ka gima oketie e wi kendo, koro e yi sufuria ka be aneno ka oket mo mange'ny, koro gigie asetiyo kodgi e chielo chiemo machalo kaka rabuon kata rech, koro ikawo rabuon ti nga'do matindo tindo kaeto inyumo e yi mo kae, kisenyumo to iweye ochielore to kosechielore maber ma olokore rabuor kae, titiyo gi rachungi' maduong'ni kigolego e yi mo kae to okonyo mo ndeng' koro okowuog gi mo

Mae en chae mar chak. Koro chach chak ni kaka ilose, en ni ikawo pi, iolo e yi sufria. Tiweye ochwakore, kaeto ikaw chak to bende iole, chak moromo. Kiseketo chak moromo tiweye owalo. Kosewalo, tikete majan kata inyakete gik mamoko mopogore kaka kahawa, moro amora ma digomb ni idwaro tiyo godo. Koro kisekete, kitiyo gi majan to ichunge kaeto iole e birika. Kisetimo mano to kor inyalo madhe amadha kamano. Nitiere jok ma koro mede kaka sukari to mano luwolre ka itiyo gi sukari kata idwa madhe amadha kamano.

Mae en rakan mang'ich. En kuma ikane chiemo kata gik mimadho machalo kaka chak, mondo kik gikethre, koro koketgi e iye ka, to nikech iye ka ng'ich ahinya, koro iyudoni gik ma okan e iye kaendi, ok kethre kata kute ok donj irgi. Koro ginyalo bet aming'a kapok gikethore. Koro gini konyo ji ei ute ahinya nikech samoro kata ka isetedo, kata king'iewo chiemo moko ma pok itedo, to ok idwa tedogi sano sano, to inyalo ketogi ei rakanni, to koro gibudho abudha e iye kanyo. Igolo mana kachiel kachiel kitiyogo.

Magi gin gik makelo ndhadhu e chiemo kata giketo chiemo bedo gi ndhadhu kata mamit. Koro, gin e tieng' mopogore opogore, to an to mahero ,ahero mar apilo, kendo apilo ahero kete e chiemo machalo kaka ring'o ma obul, kata rech ma owang' motuwo. Koro kaseketo e rech kata e ring'o, to koro omitna ,to bende ok akete mang'eny nikech ka okete mang'eny to kendo koro owang'o dhok. Machielo ma bende ahero, en mar nyanya. To nyanya ahero chamo godo rabuon ma ochiel ei mo, koro rabuonno aporo mar nyanyani tachame go.

Ma en pith mar kich, koro kichgi ni ei odgi, ma olosgi bao. Kichgi ka ipidho, to bang' ndalo moko kata dweche moko matintto inyalo dhi to igolo morgi. Mor kich nigi omenda mamalo kendo ka iuse, to inyalo yudo omenda mang'eny manyalo konyi e dwachi mopogore opogore. Kendo mor kich bende itiyogo kaka yath. Ka in gi tuoche moko matindo kaka ahonda, kata athung'a, to inyalo nang'e to odwokoni rem chien. Kendo mor kich bende inya ti kodo e riwo gi modhi moko to iwirruok godo.

Mae en tich mar uso chiemo e bath yo. Chiemo machal kamagi gin chiemo ma ose ikore. Kendo ilosogiga mapiyo piyo. Chiemo ma iuso e yo machal kama chalo kaka ma gi dho ngere iluongo ni sausage kata smokies. To bende machalo kaka tong' ma oboki bende iuso ga kanyakla gi gigi endi. Koro tijni ober nikech okonyo ji yudo chiemo ma inyalo yudo e yo ma piyo piyo kendo okichandri ni ing'iewe kaeto bang'e koka idhi tede. Samoro kata in ng'at matiyo tiyudo thuolo moro matin ma idwani ikete gimoro e yi i mapiyo piyo tinya kaw chiemo machalo kama.

Mae en puotho, to puothoni chalo ni koth ogoye mange'ny kaeto bende ne ok oketne kata ne ok obarne ahula maber, koro kothni ochwe mange'ny ma pi ogudore e ipuothoka kendo koro pi nge'ny ahinya, koro ma too kaopono ni ja pur ok otimo mapiyo piyo mar baro ohula e puothoni mondo pigni oyud kuma opoworegodo ma koro onyalo chako mol ka oya e puotho ka to chamni thikethore kendo onge' gima japur thiyudo ka malongo' kaendi othigoyo ohand lal.

Kae aneno dero. Kendo en dero maduong' ahinya. Koro dero ni itiyoogodo e kano cham machalo kaka bando kata bel ka ose kagi ma ose golgi e yi puodho. Koro dero kaka mae, ka opong' gi cham to mano mor mogundho nikech koro jodala ni gin gi chiemo ma ginyalo chamo kuom ndalo mang'eny. Samoro iyudo ni no ka cham e ndalo chiri mokete otuo to okan e yi dero ka. Koro chiemo nitiere nyaka kendo chak ke kendo kata kagichopo e opon machielo. Koro dero gima ber ahinya.

Mae en mau ma iluongo' ni maua mar chieng', to man tiere e tiponi to en ma osetuo to ka pok otwo to oratong' toduong' kendo oheroga bedo ni osiko lokore ka ongi'yo kuma chieng' nitiere, koro maua ni nitiere e aluorawa kendo jo pur pure. Gima itimogo kode en ni ka osechiek to ikawe too nitiere masinde ma ikete e aluorawa, to masindno biye ma thiw moe en masin moro matin ma nga'to nyalo bedgo kata e yi ode kata e dalane kosethiw moeno to ma itiyogodo e tedo chiedo kendo okonyo ahinya.

Chiemoni ka angi'ye malongo' e tipo kae to ochalona mana chiemo moro ma waluongo ni mutura, en ochalo mana kata kaka ikete, ikawo nyai dhiang' kata ombich iluoko maler kaeto ikawo ringo' monyuas mayom to okik gi ndhadho moko matin tisoye e yi ombich mane oseluok cha kaeto ibulo kata ichielo eyi mo, koro chiemo mamit ma kaka ichame en ni ikawe akawa tichame kaka en no, ikaye akaya to en chiemo ma ichame ma kata onge kuon kata ma onge ochele, nya nya gi kitungu' gi apilo moko ma okiki emi chamegodo

Tich ma aneno e tipo kaeni, en tich mar dhi ngi'epo e chiro maduong' moting'o gik mange'ny ma opogore opogore. Koro kae waneno ka jal moro osewuotho e yi chirono ma koro ochopo kuma sukari ema opangie. Koro tich ma dhi eyi chiro maduong' nyiewo gik ma itiyogodo e yi ot ma opogore opogore anto ok ahero chuthone aheroga oro min ot e yi chiro maduong' nyiewo gigi nikech an dang'ni kaya kumoro achiel kathi kumachielo kachokora chokora gi gik moko hola to bende ok ahero.

E tiponi aneno nyathi ma iye ocholore, ochalo rawera moro manyalo bedo ja higni adek kathi ang'wen kanyo to kata abich. To iyeni ocholore kama nikech ma en tuo, en tuo mabiro ka nyathi okyud chiemo ma oromo, to bende ok ocham kabila chiemo te, nikech mondo nyathi kata dhano obed gi ngi'ma maber onego ocham chiemo ma opogore opogore kaka machalo kuom kata ngu'ka kata alote kata olemo koro ka gigi okoyudore te

Tijni en tich swago chiemo ma opogore opogore. Eyi gini inyalo keto kata njugu moro matin ma osechiel kendo tek tiswage eiye ka ma nywase matindo tindo ma koro odwa chalo kaka buru kamae, kaeto koro inyalo tede machame kaka alot njugu, to bende gik ma itedogodo kaka nyanya kata kitungu bende inyalo swag e hiye ka ma bed ma koro kata ka ichielo godo ringo' kata rech kata chiemo machielo to koro bedo mayot, to bende inyalo losgodo kado, jomoko bende swago godo yath mag bungu' mar manyasi.

Tij ni en tich mar choko yugi e aluora. Ahinya ahinya, en choko yugi mo a e jikon. Yugi moowuok kor ka tedo. Magi nyalo bedo ni gin chiemo ma odong' kata gik moko ma otigodo e tedo to odong'. Koro ichoko gi tiketo di kumoro achiel ma kaeto bang'e idhi tiwito gi. Koro tijni keto aluora wa bedo maber nikech yugi gi ka otop e aluora wa to nyalo kelo kute kata lwang'ni manyalo miyowa tuoche. To be yugi gi ka oiki ma okuogi to gibedo mboleya mitiyogo e puodho maber ahinya.

Ma en tich mar beto puotho kata bungu koro ka nga'to dwa beto puotho kata bungu' to mokuongo nyaka ingi ni to irito ngi'mani nade nikech e puotho ka kata e bungu ka gige bungu nyalo bedo ni nitiere machalo kaka thuol kata le moko maricho richo manyalo hinyo nga'to, koro nyaka irwak lewni mapek makata gimoro oknyal gwari kata pedo moro oknyal gwari kendo onego irwak wuoche ma oumo tiendeni te ma gimoro oknyal chuoyo tiendi kata thuol kata gimarach ok nyal kayo ombong' tiendi kata ogwalo mari, kaito to be nyaka inbedie gi kede moro mikuongo' isekogo yi mbuguno ka pok ibeto, kaito be inenoni to be ingi beti mabith

Mae en chiemo ma iluongo ni sambusa, koro sambusa en mar olayo nitiere moko ma iloso kata gi ringo', to koro mar olayoni ikwongo itedo olayoni mana kaka nga'to nyalo tedo olayo, kisetedo olayo' tigoyo gimachalo chapat, tingi'no mok chapat miruwe maber migoye mopadre, kaeto koro ikawo olayo mane isetedo cha tiyolo e wi mok chapat mane isegoyo mane opadore tiumo tinyume yi mo ti chiele to koro ena ena sambusa mamit mar olayo.

Mae en mafua, to nitiere mafua machal kamagi mangi rangi' mopogore opogore, moko rakwaro , moko ratong' nitie be marachar, koro mafua ni anto aheroga marakwaro nikech en inyalo tiyo kode kumoro amora e kwonde ma opogore opogore, ka idwanyiso hera bende inyalo kawo mafua mara kwaro tithimiyo jaherani kinyisogo hera, bende ka ithineno jatuo osuptal bende inya terone mafua kinyiso ni igoyo mos

Gimatimore kae, ma en puotho to nga'to nenore ni opitho cham aina moro ma ikuongo' ipithe e kamoro matin ma olosne tipo, nikech inge'ni nitiere cham moko ma gin ok pithgi apitha e puotho manie pap kuam samoro chieng' kechie, koro ikuongo' ipithogi kumoro ma tipo nitiere, kosepithgi kanyo tigologi, kosegolgi to ithi iketogi koro e puotho maduong', koro nga'ni nenore ni ogolo chamgi e kuma ne opithgie manlosnegi tipo, koro iketogie e puotho maduong' ma koro githi dongi'e maginyagi

Mae en skul mar tiegruok e tedo, koro kae waneno japuonj kod jopuonjre to japuoni nenore kagima opuonjo jopuonjregi tedo, koro kendo aneno ka girwako lewni machalre, kendo girwako lewni maber gi tije mag jikon, girwako nyaka ogudu ma koro kata yier ma oya e wigi ok nyal lwar e chiemo, koro kae ipuonjogi tedo chiemo ma opogore opogore kendo ka gisetiegore ma opuothgi ni koro ginge'yo tedo maber to ginyalo thi tedo kata e otende

Mae en pur manyasani, ma itiyo gi odundu ka iolone cham pi, kendo kae waneno cham ma opidhi to e tiendgi kanyo waneno odundu marachar koringo e tiendgi. To odundu marachargi pi ringo e igi topowgi koro pi ndong' kuond mopowgo koro pi lwar e tiend cham, koro cham yudo pi moromogi kendo gidongo' kagingi'ch kendo ngi'magi ber, giloth maber. Koro pur ahinani ma otiyo gi odundu e tono pi e tie cham ber nikech ok ti gi pi mange'ny be ok keth pi ,cham yudo mana pi moromo

Chiemo ma waneno e tiponi mae en oganda gi chapat, kaeto alot moko matin bende opor e wiye kanyo, koro chapat to ilose gi nga'no nitie kaka iruwe manyuase kaeto igoye ma opadre, kaeto iwange' e yi mo moket e yi karaya kata sufuria ma itedego, koro iwange' e yi mo kanyo ma olokre rabuor kama mano nyiso ni ochiek, kaeto oganda to ichwako, kosechwakore mobedo mayom to ichiele gi nyanya gi otungu' kaeto inalo ketne kado moro matin kaeto inyalo kaw alot moro matin bende ichielo kaeto koro ichamo achama

Mae en kambi maloso kothi, kendo en kambi ma onge're ahinya, iluonge ni Kenya Seed Kampany LTD. Oloso kothe machalo kaka kothi mar oduma, oganda, olayo kata alote ma opogore opogore, kambini onge're ahinya ni kothi magiloso gin kothi maber ahinya, kothegigi ka japur okomo to en gi adier ni gibiro ti kendo obiro yudo keyo maber, kothegigi be becho nikech kata kute kata tuoche ok thor yudogi koro jo pur ogenogi ahinya

Mae en hotel maduong' marang'iny ahinya, ka ineno kata kaka ochan wi mesani, to nyisi ni ma ok en hotel moroamora, en hotel mar nyasi kendo en hotel marahuma, kata mesani ka ingi'ye to ineno ka en mesa mangi nengo', kingi'yo kata sahan kata gik ma ichiemegi , be gin be gin gik ma bechgi nimalo kendo nigi nengo' mamalo, chiemo ma otedi kendo otok e sahangi be en chiemo manyasi ma uyudo ma otende madongo'

Ma endi en masin ma ng'ado chiemb dhok. Koro aneno ka nitiere ng'ato ka ma orwako apiel nade ma ralum. Tochalo ng'atno ma ondiki ma tiyo kaendi. Ma chalo ni en puoth ng'ato. To ng'ani opidho dhok. Kor jatij ni okelo lum tokete masind ni to ng'ado lumbe gi matindo tindo. Makata ka dhiang' okaw tokete dhonge tonyalo njako mayot. Koro masind ni ing'ado kode lum ma dhok chamo. Lum machalo kaka ogada, itiyo kode e ng'ado matindo tindo ne dhok. Inyalo ng'ad kode be kata odundu mag oduma.

Mae en masin ma itiyo godo e rego oduma kata bando, masindni be inyalo reg godo bel, kal kata marieba, koro masindni konyowa kendo en gi nengo e aluorawa, nikech enema ka nga'to oserundo kata odumbe moro to oringo' otere e masindni to iregone to orego oduma kata kal kata bel e masindni, beche oknimalo ka ingi'yo kata ipimo gi mogo ma inyiewo ma oregi mar nyaduka, kaeto berne be ni en inyalo riwo gigi kaka idwaro, inyalo riwogi kaka idwaro.

Magi gin jotelo madongo mar kambi ma ochung' ne weche mag chae e pinywa mar Kenya kae. Koro nenore ni gin e bura moro maduong' kendo aneno ka gin jotelo mang'eny. To kambi ni ochung' ne weche mag chae nyaka jopur mag chae ma iyudo e piny mar Kericho, Kisii, kidhi nyaka yo Nyamira kocha, michak idhi nyaka yo Kiambu, Kirinyaga, kata Nyeri. Kuondgo ema ipidhe chae. Koro kambi ni emochung' ne weche mag chae kod jopur mag chae e piny wa ka. Koro chal ka gima ne gin e bura.

Ka anono tiponi, to tijni en tich mar laktar mar dhok. Jalno ma orwako koti kata kabut mar tich marachar chal ni ene laktar mar dhok. Dhiang' moro be aneno ka ma omak gi ji gi jok moko. Koro dher ni chalo kagima ithiedhe. Kendo laktar ni chalo ka gima ochwoye sindan. Nyalo bedo ni tuo moro ne omako dher ni. Koro laktar ni kosechwoye sindan kata omiye yath to ochango tobedo maber.

Mae en chiemo ma iluongo ni kuon, koro kuoni ka idwalose kata tede ikawo pi tiyole e sufuria, pigno nyaka ipime ni en kuon mathiromo ji adi, pigno kosewalo tikawo mok kuon ma en mar oduma kata oduma ma okik gi bel, to mwaneno e tiponi mae en mok kuon mar oduma marachar, koro wiyole e pi mane osewalocha tidwale ma iwinj ka mach omako hiye maber kendo golo hiro maliet, sechemoko bende iume mofundre gi irono e sufuria kanyo kaeto koro igole tinyalo chame.

Adier mar adier, jogo ma tiyo e matatu ok osebedo ka orito chike mag yo maber, nge'nygi ok rit chikegi nikech iyudo kaka nga'to ma en dereba oriembo matatu matek kendo matatu dhi gi ng'wech ahinya, makata ka gimoro opowore yo to otuomo kata ka ochopo kumoro ma yo ogoye kona kata yo obaro to ngi'elore, bende iyudo ka gisiko ka gi gweyo ji kata lee e yo, nikech wach mar riembo marach, nge'nygi be kia wuoyo gi jo wuoth duondgi richo

Maendi en od gwen ma olos gi bao, kendo olose maber ahinya, odni bende inyalo kata kane le moko machalo kaka apuoyo kendo gimaber gi odni, ni ka olose gi bau kama to otegno makata ka le moro machalo kaka ogwang' obiro to otemo ni mondo omuki to okonyal, koro okonyal mako gwen manie iye ka kata apwoyo madebed ni opidh kata okan e yi odni, kendo gimaber ok enelo otingo're gi malo koro ngi'ch ok make kata biye ok chame.

Mae en chiemo manyasi kendo en gi nengo' ahinya, kae aneno chaye mar chak kendo en chae ma opoto mamit ahinya, e bathe kanyo aneno makati, e wi makati kanyo bende nitiere tong' ma olosi ka chapat, koro tong'ni ikete e kind makati ariyogi tichame timathe gi chae, ka itieko to aneno olemo moko be e bathe kanyo ma ichamo kise matho chai gi makati gi tong'gi, to gigi bende okete gimoro machalo adita man gi nengo' ahinya, koro chiemoni gi kuma oketie nigi nengo' ahinya.

Kae chalo kata en e iot moro to anyuola moro achiel gin e wi mesa kendo gi bet e aluora mar mesa kagichiemo, anyuolagi obiro kanyakla mondo giriw lwetgi e tawo. Kangi'yo tiponi to aneno ka dayo nika, kwaro nika gi jal moro ma bende obet gi chiege kod nyathi .Nyalo bedo ni jalni gi chiege kod nyathineni negibiro limo janyuolgi kata jonyuolgi ema obiro limogi koro gichiemo.

Maendi en otel maduong' ma nge'nyne iyudo e boma madongo' machalo kaka Nairobi, kata Kisumu, kata Mombasa, boma moko machako kaka Nakuru kata Eldoret bende oyudore. Koro otendni ng'enyne ojatedga mana rabuon kod gweno. Ring'o be samoro yudore, koro kae aneno gweno moro ma chalni osebul kendo oliere to gima okahero godo gweno ma itedo kaeni ni e pacha okochieg maber, onumunumu nikech irike gi tedo koro okaero

Mae en kambi mar piny owacho ma ochung'ne migao mag maratiro mar gik ma itiyo godo e pinywa mar Kenya kae, gigi gin gik machalo kaka chiemo ma iloso to iuse e dukni kata gik mamoko ma itiyogodo e loso chiemogo, koro kae nitiere barua manga'to oyudo manyiso ni opuothe mondo olos chiemo moko, koro baruani nyaka ibed godo eka inya loso chiemo ma iuso ga e dukni machalo kaka chak kata mkati kata chiemo mamoko

Maendi en pur mar alot mar sukuma, koro nge'yo ma nyaka ibed godo en ni sukumani onyalo dongo' e lowo machal nade, kuma koth chewe marom nade, to liet mar kor lwasi chal nade, bende nyaka ing'e ni to kute mage machame, to ere kaka inyalo tiek kutego kata yath minyalo go manego kutego, bende nyaka inge ni twoche mage manyalo mako alotni to en yath mane minyalo gonegi mondo otiek twochego, bende nyaka inge' kuma idhiuse skumani.

Sigana mar Luanda Magere ni wachone nyithindo e piny luo mondo gibed jok moko manyalo kano siri margi, Luanda Magere ne en jalueny marahuma mane oluor ahinya, tonogolo siri mar kuma tekone nitie ma ne omiyo nyadendi moro mane jaber, mane okelne gi wasigu mar joluo, koro siganani ne nyiso nyithindo ni gibed jok ma nyalo kano siri, sigana mar omieri ne inyiso nyithindo mondo gi med jok ma dak gi kwe gi lee nikech niwacho ni omweri ema kelo koth koro kik nege konege to koth olal.

Maendi en tich mar puro puodho gi tinga, kendo tingani ochomne kweru e ng'eye kanyo ma oywayo to puro puodho, e aluorawa nitiere jok ma pod puro puotho gi lwetgi aching' gi kweru to ng'enyne magi gin puothe matindo tindo ema ipuro gi lwedo, jomoko bende puro gi dhok, koro puothe ma bet dito matin ipuro gi dhok en mana ni dhok kawo thuolo maduong' kata mang'eny mondo otiek puro, dhiang' be samoro nyalo bedo matuo, nge'ny ji to thoro puro gi tinga kendo tinga puro maber kendo matut kendo loko lowo maber.

Maendi en yao ma okuny kaeto koro owe ni mondo pi ogudre, kendo kangi'ye aneno ka en yaoo madit, koro yao machal kama ikunyoga to pigni ka osegudore to kata jamni nyalo mothe, pigni bende inyalo ti godo e ole puothe mani machiegni kaegi ndalo ma pinyo otwao, sechemoko bende yao machal kama ipithe rech , iyomo nyithi rech iyomo nyithi rech matindo tindo tikete e yie ka tibolonegi chiemo togidongo' maginyuolre, koroo yawoni konyo e yore mange'ny

E boma maduong' mar Nairobi, e bathe kanyo nitiere pap ma okane lee ma opogore opogore, koro lee gi nitiere moko machiegni lal nikech gitin kendo be okgi nyuolre kaka dwarore, koro kwan gi osebet ka dok chien, nitiere bende jo maundu moko magoyo ohala ma okdwar, ginego le gi kendo gimiyo legi rumo, koro achiel kuom le gi en omuga moloyo to omuga marachar osedok chien e kwangi olal

Ng'eyo mokuongo maduarore e tijni en dwaroni ibed gi lony e weche mag low, onego bed ni inge'yo tieng' ka tieng' mar low, nitie low marateng', marabuor kod makwar. Lobegi te nitiere cham manyalo donge' maber kod cham ma ok nyal donge' maber. Ng'eyo mar ariyo en kaka ipuro ka ipuro gi tinga, tinga ok donje puotho to chako achaka puro, nyaka inge' ni to tingani puro nango' to kendo ohula ithi go nango', to nyaka opur e yo ma kata ka oula obiro to okywer low oko koro mago e achiel kuom nge'yo ma nga'to nyaka bedgo.

Ka endi jogi komo. Puodho ni ok oduong' onenore puodho matin. Kendo en puodho manigi low ma rakwaru. Koro puodho ni osepure kendo chal kagima oseyore be. Nikech low me puodho ni otoyore otoyore kendo oyom. Koro jogi komo. Aneno miyo moro ka ma orwako law marakwaru to en gi kweru. Koro okunyo bugni to nitiere rawera moro eng'eye ma bolo kodhi e bugni mosekunyo go to iko. Koro ma endi jogi komo.

Pur machalo kamae, nigi ber mange'ny, japurni opitho alote ma opogore opogore, kendo opithogi ma ochanore maber ahinya, kaendi nitiere kabich, otungu nikanyo kod alote mamoko bende, koro ber mayudore ka eni japurni koponono ni odwa tedo alot to okochuno ni nyaka othi mana e chiro eka oyud alot mogombo tedo obiro abira e puotheni ma thorone jabedoga e tok jikon to nge'wedo alot moduaro totedo kendo ochamo alot maber moyae e puothe